Minutik che kigere eng pichaiono ko amitwogikab kiakik. Kiakik cheu tuga, nego, ngororek ak alak tugul. Kiguren morongenik. Sigobois komie eng bortab kiagik, ketile ak kemeto kosaita beek en yenegit saisiek taman ak kwo tai simeim beek kiakikuk. Toreti mising eng kiakik cheutuga eng in production nebo chego. Kora kotoreti eng etunetab kiakik eng nyumnyumindo.

Nekikere Eng yuu kekuren fish pond, fish pond ko komosto olekitoboni sikemuch kebaen samakinik, ko samakinik inguni kendoi yutok kong'eten koto ko meng'echen, kong'eten Kobo wikit, kobo wikishek oeng, Kobo betushek, kotekemeonen sizes nemoche, ko ng'inde samakinikuk yuu iribe akoi tuun koekitun siboe imuche ibai koron, ibai koskoleng, iboe kityok within a routine iib koekitun, kotun ndait kekees ii kitokemeonen sizes kora chemoche inyoikes yeikes ialde, ikere ko kikinde kartasit sikotoret beek simabaa, ko ng'iro komie beek chon komotililen kotoreti simaam toriti choome samakinik simatar tukul.

en yuu kegeree minutik chegiguren ndisinik, ndisinik kotoreti mising' een sugaruuk en bortoo ngiaam ndisinik komomii betut negosanii ndisinik een borto, en yuu koraa kegeree supporters, supporters ichuu itile ketit negisach oleinbomiit nee netoretin ichokte yuton tounegee ndisiot, kotoreti yoo kanyo koristo komowirtoo okteni koouu supporters en ketit ab indisiot, en koleet ab indisinik kebole keringet neloo kitigin karibu futisyeek somok ang'waan tegemeonen oleteen keswoot ko ngigool iih itebii araweet agenge anan ko arowek oeng iih konami ngweeny, ko yegagonam nweeny koit iromchi manure ketureek chebo tugaa anan ko chebo ngororek anan ko chebo nego anan ko chebo ngogaik kotoreti mising' een yetunet ab indisiot ak een production kochongogitun production chegugeet

Eng Yu kegere chekakepol akokakeun, komitei kesorteni eng saizes ak tililindo kora ko sigeun rabwonik kongeibu en mbar kotinyei ng'ung'unyek amu kabunu ngweny keuni singoro kastoma koegu attracted akora Sinai actual size nebo robuonik chito.

en yuu kegere byasinik, byasinik chegogebool ak kegere chii negagobool vyasii kegere koraa bandeek chetagomengechen en mising kemoche kenai agobo vyasiik, vyassik kotoreti bortonyoon ak etunet ab chii agetugul en kila betuut, koraa vyasiik komuch iaalde en minutik chegigureen cash crops imuuch koraa ko cash crop ak food crop nialde vyasii inyoruu kelchin amuun inyoruu rabisheek inyoruu omitwogik ko kagotoret oleoo mising koaaa mineet ab vyasinik iih kotoretin een production neboo ngungunyaat, ngigool eeh kotinye components negigureen nitrogen ko nitrogen kotoreti minutik alaak cheuu bandeek inyigool yotok bandeek iih ko akwaai mising yoton.

en yuu kegeree wanafunzi chegigool minutik chebo skuma ak kiegitun kot koyaam keges, en yuu nguni, omiin kemoche kenai olegiyoitoo boishoni , asigobwaa sukuma iib kotenit nii koyoche iiaal seeds chekyolee en agrovet neinee kongiaal seeds koyoche itutan een seed bed, seed bed kotebche karibu ingelee araweet agenge koyaa kegolda kobaa narural habitat nenoton koo olegiichob ngo ngichob en yun igool ibole keringet agenge agenge, keringet agetuguk kindoi minutiik agenge, yigagoegitun iibkoyaam ke en wikisyeek oeng somook chee either manure anan ko chekyolee

Eng' Yu kegere mauek che tutanatin en basin igere komi chemengechen komiten cheechen kidogo komi chikikonde mauek Ako mauek chuton tugul komiten en green house, green house ko got nekitechei keboishen tegelgel, kicovone tegelgelit olotugul asigotoret maingian koristo anan ko peek ap ropta, mauek sikoechikitu komie, anan sikomaintainen it's environment, ko mauek komachei environment ne constant, ngo koititiet komochei koititiet ne constant, ngo lolong'iet komochei lolong'iet ne constant sikotorer koet eng nyumnyumindo anan sikotoret kora sima res mauechoto amu mauek ko very delicate ako minutik chekikure perishable goods, komochei Avery special environment sikoechikitu eng kararanindo ne gararan.